Ore honourable Raila naa olarikoni otobiko tenchama e ODM oleng' neeku olarikoni naai neeta nafasi oleng' te opposition neeku ina sababu oleng'.

Embaye sidai eneng'adieki nkishu iltakaai entoki sidai namitiki enya ilakut, nidumu ilakut tiatua lelo takaai embaye ina naa kesidai te biotisho enena kishu oo teramatare sidai ookishu neeku embaye sidai enepuoi aang'adie nkishu iltakaai.

Ore enkitubulunoto oonkera torkuak lormaasai naa enkoitooi sidai oleng' kitubuluni nkera torkuak sidai oo tenkoitoi naishiakinore nchere ore ebulu ilayiok naakebulu epoito shoo, enkoitoi ina naitodolu ajo ketum ina kerai enkanyit toonkiasin enyenak naasita ore aje sininche ake ntoyie kitubulu noong'otonye te enkoitoi naishiakinore o torkuak onarikino lormaasai.

Ore kulo aturrok oikomboa ilchambai naa ketumito ngolikinot naapaashara ore nabo oonena golikinot nchere naa kinyuiang'u lelo shambai egol embei pee epuo aasie enkiremore embaye ina naitodolu ajo ketumito ngolikinot oleng' egira ainyiang'u lelo shambai tombeei naagol oleng'.

Ore nkoitoi e apa naa nkooitoi alanak oleng' nchere ore tiapa naa kirriwari nkera aajoki pee epuo aalimu entumo enetii ashu ekut iltung'anak imaalon nkoitoi nena alanak oleng' tenchoto eng'amaroto oltung'anak naa ekemelo ina information ewueji sapuk olang'.

Ore eiai sapuk najoki sirkali mitaasa ilaturrok lolchambai naa nchere pee itadoyio bei e fertiliser embaye ina naa kisaidia oleng' ilaturrok lolchamabai metaasa esiai enturore enaa enishiakinore nilepunyie sii biashara enye enkilemore.

Ore oltung'ani lijio ilo naa kedupore nkiasin nijio nena, enelo naai metaa ipotoki ele tung'ani meeu aranyaki arash itakuani iltung'anak naa esiai ina naa kedupore amu keleki kulingana enaa esiai enye nataasa.

Ore esiai nabo sapuk, nalotu ainyalaki sirkali olaturok naa enabei ake e fertiliser. Njere, ekilepie sirkali bei e fertiliser oleng, metaa ore kulo airemok liabori, mitoki aata enkidimata nainyang'unye ina fertiliser, ebei eshumata. Ebaiki naa keer oleng ilaremok liabori oleng.

Ore ena hotline ng'ejuk orpolisi naa kenyanyukie ake enapa musana nchere yiolo pee indial nine nine enaa enapa musana naa enkoitoi ina naa spread information aa kitumia ake irpolisi toomuruan pookin.

Ore enkoitoi natumieki permit nadung'ieki irkeek losero naa process intumia aitumiaa iltung'anak le forestry aiakikisha ajo itusuja enkoitoi naishiakinore pee itum ina permit.

Ore ilchambai naa kenarikino neramati tenkoitoi naishiakinore naa kenare nepiki ncheriani naisho ilo shamba metaramati tenkoitoi naishiakinore Ore nabo oonena naa nchere mee kila mtu oota orusa olotu ajing'ie atua olchamba lino liremishore neeku baadhi oo nena sheriani ifaa pee izingatia ilairemok lolchambai pee epik sheriani atua ilchambai lenye.

Ore kulo turrurri, na keret iltung'anak tonkoitoii napaasha oleng. Ore ilturrurri lijo kulo lenaboisho, naa ketum iltung'anak anoto opportunities napashipashari, eimu kulo turrurri, amu keponu iltung'anak aibung'a tenebo nisaidiana tenebo, neeku enkoitoi ina naret iltung'anak nisho miriamari tenebo.

Kilepunyie isiasani orkuak toonkoitoi naapaashari, ore nabo oonena oitoi naa keponu aishoru manifesto toltung'anak lina murua embaye naisho lelo tung'anak meinoto matumaini oleng' toolelo siasani neeku embaye naa kisho lelo tung'anak meetu aatumo tenebo aitobirr oltim netumo tenebo nepik maoni tenebo pee etumoki naa airiamariyie ilo siasai loota toondamunot enye.

Ore muradini kumok e sirkali neyautua msaada sapuk oleng' tiatua iloshon nisaidia iltung'anak metutumo aatekesisho tolchambai lenye enaa enishiakinore naa too lairemok, nchere ore baadhi oo nena mashinini naa kisaidia ilairemok egira aakesisho tolchambai lenye.